Ah ore enedukuya, na teneworikino iltung'anak imali naatae terisiokinoto, metaa meetae oloya imali nalus olikae. Ore eniare, na tenening'uno iltung'anak ah nakata ake etumoki airiamari, amu kejo ninye bibilia njere, metumoki iltung'anak aare airiamari, eitu ening'uno. Neeku lasima peng'asa iltung'anak aaning'uno, neeku keetae duo nai osotua, amu nakata etumoki ataas esiai tenebo. Ore eneuni naa, kajo teneeku keetae um teneetae ilewa, keetae isajat o lewa neeta isajat o ntomonok, ah inkituak. Amu lasima peas inkituak esiai tenebo orpayiani. Nemetaa ore sinche inkituak, ketaa erishata enye. Amu ore taata oshi taata na lasima peerae inkituak neetae ilewa, meeta iltung'anak lemeeta irishat enye. Naitabaki inewoi.

Ah ore entoki naawua eh ebulunoto sidai eh epak e mara ong'uesi, na kajo ore entoki edukuya na kiteng'enaki iltung'anak neisumi, ah imbaa sidain nayau um nena ng'uesin. Ore enedukuya, na keetae impisai naing'ua ikwapi eboo na impisai naata value sapuk oleng',tolosho le kenya, neeku um ina entoki edukuya. Ore taata, na kerrip ashu keigil nena pisai a nyamaliki iltung'anak ah kajo, keku keetae ninye bursary naishoori naishori inkera inaalo, ina mpaka e mara ashu iltung'anak omanya inaalo e mara eimu nena pisai nayau sirkali eboo, netae. Ore enkae toki naikuna peyie itobiraki olale, le um line wueji, neeku keetae taata ewueji o ng'uesin neetae ewueji oltung'anak, ashu neetae ewueji nemany iltung'anak, neeku mepuo taata ninche ainepuno, ashu a metumoki ake duo iltung'anak ataar ing'uesin ivo ivo ,niko metubulai, neisho, nenya inkujit, neok enkare tewoi sidai. Ore enkae na kajo metii inakop olameyu sapuk oleng' neku ketumoki na.

Ah ore esimu tenemesidai nidipa ainyang'u, na kifaa kifaa ore eton ituya esimu ning'asa, aakikisha ajo kaisidai ashu kees esiai, neng'uraa netwak ning'uraa kila kitu tenaa kewosh, ning'uraa sipikani tenaa kerany, ning'uraa sinkolioni tenaa kerany, idipa ainyang'u eton eitu ya. Ore si enkae reteto niidim anoto, na ore oshi simui inyang'uni, keeta entoki najo ilashumpa warranty ,ore warranty na, ekiakikishia ajo ore esimu nigira aitumia idipa ainyang'u tolduka ore le safaricom, ah ninche oshi omir isimui ashu isimui e m-kopa, na keeta enkata naje, ina naji warranty ,na ilapaitin tomon aare, ashu olari obo, na kimaanisha ajo ore ake esimu netaa duo maasidai eton itu intumia tolari obo, nidol ajo maasidai, na kifaa pishuk olduka apa linyang'unye nikipoi aisho esimu sidai, ah kajo nake sinanu pilo ayiolou keeku na idipa atayiolo tenaa kesidae tenaa metorrono, nitumia olari obo ashu ilapaitin tomon obo. Ore ake pa torrono, nishuk.

Aa ore Eton ibol akaunt ino naa keeta ibaa naishaa neyiolou oltung'ani, ore ene dukuya naa kajo mm keifaa neyiolou ajo keetae pin ekaunt, ore Ina pin ekaunt naa keifaa naa iyie ake oyiolo pee ibooyo emburrore ashu aa mm ilapurrok peyie eme purroo ake ena ekaunt ino esaa natii iropiyiani wesaa nemetii, ore engae bae neifaa pee iyiolou naa ore ekaunt naa entoki emaana oleng' kakisaidia apikaki empisai nikirripoki naa empisai tewueji neje, neaku minapita empisai too ngaek amu ore impisai natii engaik naa keinosayu naa keidimayu naa kumok neeku keidimayu ninap enap amu kelelek ilmokorani oleng' neaku keeta ekaunt maana oleng' amu kakirripoki naaba neeba enaa teniyieu Niko ewueji Nilo ilo ake nipik Ina Pin ino a ore Pin naa kajo taata Nanu tormaasae entoki naa iyie ake oyiolo tenirony nepuku ekaunt ino, ashu nebolo Ina ekaunt ino, ore impisai naifaa nepiki esimu, naa kajo taatoi ilakii emiet ompaka imilionini ake ieyie kadhaa iyie duo naaii naidim ataa ninche naifaa neabaki nerrip ekaunt.

Ah tenemeeta netwak temurua ang',naa kifaa oshi pa peyiolou safaricom, ajo ah amitii netwak inewueji. Amu keetae oshi boosters la ninche oi connect e ina netwak, peyie esidanu, kajo naake sinanu pilo ayiolou ina netwak enkop ashu eseuseu nalulung'a. Na ore esaa nemeetae netwak, na ore tenkop ang' na kegol amu, um miigil naa aku keetae oltung'ani otumoki atang'amai amu ketaa naa metii netwak. Nena simui natoi eitumiai peyie eoshi petumi netwak. Neeku Ore esaai nemetii netwak, namayiolo naa nanu ajo ng'ae igili apo awoshoki ina simu. Amu, tenemeetae esimu naiunganishaki enkae simu enkae, nemetumi naa netwak. Neeku mpaka nitobir safaricom openy ashu a keshukunye oshiake openy automatically ,amu kea niimin tenkop nalulung'a, ashu te kenya musima, niigil ake ashukunye. Neeku meetae duo nai oltung'ani oji kelikini ajoki mitobiraa, amu kidimayu na keeta ake ewueji ninyale tewueji pookin, naa kajo ake sinanu keshukunye netwak openy itobira safaricom automatically.

Ah karibu taa oleng' orkasomai lai, kanyioo taata iyieu naisaidia amiraki? Ah enkurma, osukari ormushele, ashe oleng'. Ore enkurma na mia hamsini, ore sukari enkilo na mia sitini, ore ormushele enkilo na mia hamisini. Kaamiraki aitobiraki pookin, ee. Iyeu ninyang'u inkiloi aja esukari? Inkiloi uni? Aya, enkurma orgotol obo? ormushele inkiloi imie? Sawasawa. Ee, ore nena pookin naa inkeek ong'uan o mia tano hamisini na tano, naana pookin nayaka. Ashe oleng' orkasomai lai, kayieu nishukunye taisere ake teniishu nena tokiting'. Ashe.

Kore te akaont pokira are ena akaont naikeno o akaont nashumieki iropiani. Ore akaont nashumieki iropiani naa, kore akaont nashumieki iropiani naa indim naaji oltung'ani atushumaa iropiani kila engolong', kila olapa, kila olari, naa neija naa sininye etu enaa akaont naikeni. Kake ore naa ena naikeni, naa enarre naaaji nijo oltungani kaiken akaont tolari obo ashu tolapa obo. Ore endaa naa ei save ake mpisai anaa ishumie ake impisai nemeeta naa ninye esaa naji ishum ashuu, ilo taata aikenoo mpisai metaa mitumoki aitayu. Ore te nanu, naa ajo ena akaunt napuoi aiseiyie ake mpisai ake nemeikenori amu keidimayu niata oltungani enyamalikinoto, ashu engolikinoto ning'ira aimaa neidimayu nintayu nena pisai. Ore tenaikata ena akaount nimitumoki aitayu tena naji locked, ena nilo aikenoo impisai nimitumoki aitayu teina saa niyou oleng' impisai. Neaku naa kore naa te nanu naa endaa akaont indimataretie kewan anaa likai tungani onyamal